Rĩrĩa ndona ũũ, maita maingĩ kĩrĩa gĩũkaga thĩinĩ wa meciria makwa, nĩ ũhoro wĩgiĩ siasa .Tondũ kaingĩ ,mbica ta ici mũno mũno cionekaga kũndũ kũrarĩ na siasa, kana kĩ kana kĩ, ũguo.